ore taata ena siai, ore anaa enidoolta tene wueji ore kulo tunganak naa kegira aitayu enaishoo oolotorok. ore taata kulo otorok, netipikaki atua inkutiti, cabins naijo kuna pee etumoki naa kulo otorok aatipik, arashu pee etumokini, pee etumoki kulo otorok ataa tene wueji, itayu enaisho enye. neeku ore kenya enkolong nayieuni nitayuni, naa ene wueji ake epuonunui aabol, nitayuni naa kulo ashu enaishoo oolotorok. neeku ore taata ore ena siai, naa esiai sidai amu, enaisho oolotorok naitayuni tene wueji, naa kemiri tooldukai loopashipaasha. tele osho le kenya, naa ore nena ropiyiani naa ekidim aataret te maisha ino. neeku ore taata ena siai oolotorok, naa esiai nanare nibung' iltunganak amu keeta faida sapuk oleng.

Ore taata ena baye nee embaye naibelekenya maisha ooltung'anak tolosho lang' oleng' amu ore taata nee enidolta, ore ele naa olchamba arashu matejo greenhouse. Naa ore tene wueji naa ipik endaa ino metubulu naa kepaash ntokitin kumok oleng' teneeku taa ketii enkaji naijo ena amu metumoki ing'uesin ainosa ina daa arashu metumi entoki nainyal. Ore sii ai toki ore taata nee enidolta tene, ore ena tomononi naake egira abukoki ena daa enye enkare. Ore taata ena bukokinoto enkare te te aitumia ele bucket naake elelek amu ore taata ele bucket ,neme entoki nabo ebukoki kebukoki nkuumok neeku mitumoki aaku ilo nishukunye keeku ibukoki ake ing'ira aidip naa. Neeku ore taata ena toki naake kesioki ninye abukoki olchamba enkare, neeku entoki taata ena nanare neeta iltung'anak oleng' amu esioki aidip esiai, neeku ekinteleleliaki ninye esiai ino tenaalo naa esiai enkiremore.

Ore taata eninko oltung'ani pintobirr ena naa ore taata enaa enikidolta tene nore kulo naa irmatunda nore kulo matunda ore eninko tenintobirr oltung'ani indim atuuno torchamba lino amu ore taata irmatunda laijo kulo teniyata orkiti shamba lino naa iyata sii nindim ae siai niyiolo esiai enkiremore naindim oltung'ani naa atuuno lolo matunda tilo tinakiti shamba ino naa keeku ore irmatunda laijo kulo naa ekiret oleng amu ore taata naa indim ore teneku anaa tenidolta tene naindim oltung'ani aawa sokoni ashomo amirr ore sii aetoki indim oltung'ani aaku naaji inyia iyie kulo matunda tenkang ino arashu iun peyie itorie aaku ilonyai ake tenkang ino naa ore kulo matunda naa kenyorr iseseni oleng amu kitobirr ninye osarge loltung'ani niaku ore ena naa embaye nayieu nibung'i oleng amu megol sii ena siai toltung'ani neku ore taata naa entoki nayieu nenare nibung'i oleng.

Ore taata Safaricom na kenyokita oleng aret ltunganak peyie eishie enyamalitin naatae, ore taata nkoitoi nagira Safaricom peyie eret ltunganak arashu aisosonie esiai enye Peter ltunganak na keyakikisha ajobketumoi pooki kata teningoru oltungani na ketumoi ninche pooki kata, ore sia toki ore taata Safaricom na kegira anyok aisosonie arashu aret irkastomani lenye tonkoitoi napaasha amu ore taata Safaricom na kishooyo ntokitin naijo bundles na itumoki inakata ainoto eretoto, ore si aitoki ore taata Safaricom teniriwayie ropiyani ainyalaki peyie iliki tesiokinoto na esiki aret naa ashukoki nona ropiyani arashu ayiolou vile nikiret na ekiseki aret tesiokinoto oleng.

ore taata ena baye anaa enikidolta tene naa embaye naibung'itae oleng temurua ang amu ore taata esiai enkiremore naa esiai natayiolo poking'ae tolosho amu ore taata ina naa esiai naibung'ita iltung'anak arashu naretito iltung'anak petumoki naa aterew arashu petumoki maisha enye eanake ashomo dukuya neku ore taata ena kiremore naa embaye nayieu nibung iltung'anak oleng amu ore taata tenimiyata esiai oltung'ani kake igira airemisho nimipukoo arashu nimilau iropiyiani amu ore taata ina daa niremito oltung'ani naindim ake naa ashomo atimira tolduka arashu tesokoni ore sii ae toki naa ore enon tenilo taata amirr naa keeku indim oltung'ani naa atareto kewon uh anaa indim atereyie nana ropiyiani inkera sukuul ore sii ae toki ore taata ena daa naa indim ateyiaraki inkera inonok arashu iyiaraki dii ninye kewon oltung'ani naa keeku inakata itorishe kewon esumash.

Ore taata tenadol nanu ena bae naa kadamu esiai enkiremore ormau, ormatunda. Ore taata teleshamba netuunoki endaa sapuk oleng, netuunoki si tempangilio amu ore tenidol naa ore olopeny lele shamba , nitobira olchamba lenye oleng , netumoki atuuno endaa enye tempangilio arashu terisioroto . Niaku ore taata ena daa , naa endaa naa ore teneku nee ekiret oleng amu ore taata naa ekirishie ninye ena siai, osina arashu nchidain teniata . Amu ore taata ena daa naa endaa nindim aawa osokoni nilo amiru ropiyiani kumok naa ore sii ena daa naa endaa nindim ainosa tiang, nikiret , niaku ore taata ena bae naa embae sidai oleng amu tenenyok iltunganak aibung naa kerishie inchidai arashu kelo aret lolo tunganak toonkoitoi naapasha oleng.

Ore taata enakisuma emassive open online courses naa kelo ena kisuma aret inkera ecollege oleng amu ore taata kuna courses eonline , arashu kuna courses naishoori tionline , naa keretito iltunganak oleng amu ore taata kulo tunganak naa ketumoki anoto arashu atayiolo nkulie tokitin eimu naa ena kisuma eonline amu ore taata ena naa entoki naa indim oltungani aisumayu tepooki wueji, ore tenakata ena massive online course naa itumoki oltungani aisuma tepooki wuei nitii mmee lasima peyie ilo sukuul amu ore naa ena naa entoki naishoori eimu enkisuma edigital neeku ore taata ena naa embae sidai oleng tenibung iltunganak amu kifaa amu ore taata ena kisuma enoline naa keretito iltunganak tesiokinoto oleng , neeku ore taata ena naa embae nanare tenibungi oleng , nilepunyieki tolosho lekenya petumoki naa ashomo atareto iltunganak tom`baa naapasha.

ore taata enaa enikidoolta tene, naa ore kulo naa irmatunda, ore, kulo matunda, naa keretisho oleng amu ore taata, anaa enidolta tene netubulutua aitobiraki, naa ore kulo matunda kepuo aaret oltungani too mbaa naapaasha. amu ore taata tenintayu kulo matunda tolchampa lino, nintayu sii aakumok, naa ekipuo sii aaret amu, ore taata teniya sokoni naa ntokitin kuna naasioyo arashu naaya ninye iltunganak kumok, naa ntokitin sii nayieuni, esaa pookin kata. neeku ore taata kuna naa embae nalo aret iltunganak oleng amu, ore taata oltungani, ilo dii amir iropiyiani sidan, oleng teneeku itimira kulo matunda. naa ore taata toosokonini naapasha, tolossho le kenya, naa ore esiai emirata oolmatunda, naa esiai naret iltnganak oleng amu kesioyo enadoolta. ore sii ae toki, ore kulo matunda naa kenyor ninye seseni looltunganak. neeku ore taata ena naa embae etipat oleng. amu kibungita iltunganak naa keretito sii.

Ore taata enaa enikidolta tenewoji, nore tene naa ore ele lee netii olchamba, ore ele shamba ,nore ele shamba tenilo asipu naa tenijo aing'or oleng naa olchamba lormiraa, nore taata ele shamba, naa kelo aretisho oleng amu ore tanakata kuna benek naitayuni, kegirai aitayu peyie eyai olduka. Ore taata esiai ormiraa tolosho le Kenya, naa keeta iropiyiani oleng amu ore taata ormiraa laijo ele na kipang'ieki, neyai inkwapi eboo, nore dii oshi teneeku ipang'a entoki alo inkwapi eboo, nentoki naa naata iropiyiani sidan. Neeku ore taata enasiai, nesiai sidai oleng amu ore taata ele miraa na idim anoto ropiyaiani kumok eimu ake enasiai enkiremore ormiraa, neeku ore taata ena nentoki sidai oleng tenemoku iltung'anak aibung' amu keoru iltung'anak inyamalitin nayiaa enaake.

Ore taata first kaid, first aid kit naa ketii ntokitin anake nanare teniata oltungani eton naa itu ineru naa enasiai ereteto anaa first aid. Ore taata naa ore ntokitin nanare teniata oltungani naa kenare ake niata emukase nilo naa adungie ntokitin naijo enaa nkilani . Ore siae toki kenare ake niata oltungani embandage naa metaa tenitum oltungani lotigile naa indim ake ateena naa ore siae toki, kenare ake niata oltungani enkare arashu kuna tokitin oshi najuti, kuna , entoki akeyie nashal nindim atujutie oltungani, ore siae toki nanare teniata oltungani, kenare niata naijo thermometer peyie ilo aipima arashu enkirowuaj oltungani tosesen . Ore siae toki nanare teniata , kenare ake niata irkiek lemion arashu ntokitin naijo noo paracetamol meetaa ore pinepu oltungani lotii emion sapuk oleng arashu loota emion sapuk naa indim ake ashomo aishoo ilo shani naa keaku naa itareto ilo tungani oleng.

Ore taata ena siai naa esiai naibung`ae oleng to losho lang ashu te nkop ang. Naa ore taata enaikunari ena siai naa, ore enaa enidolita tene, ore ena mama ashu ena tomononi naa kibung`ita mbuka naanyori. Naa ore taata tene wueji ore enaikunari teneuni kuna puka naa kenare ake niata oltung`ani olchamba lino laijo ele enaa tenakata ena green house nidolita tene pee itumoki naa atipika mbuka inonok enkop teine wueji. Ore sii ai toki kenare ake neyiolo oltung`ani imoyiaritin naa naimu imbuka arashu ilkiek loidim naa atubukoki mbuka enyenak pee metumoki naa intokitin ainosa. Niaku ore naa tina rishata naa itumoki anoto mbuka sidan amu tenibukoki taata olchani naa kepaash moyiaritin kumok oleng. Ore sii ai toki kenare ake neeta oltung`ani ntokitin enkiremore naijo nchembei arashu nkijikoni. Naa ore sii enkae toki nanare teneyiolou oltung`ani naa keyieu ake naa iyata oltung`ani enkare saapuk nitumoki naa atubukoki ele shamba lino peyie etumoki naa olchamba anoto enkare sapuk oleng.

Ore taata embae naitiship nanu tenasiai oleng na ore esiai naijo ena tanakata nidolita ana tene, na ore enasiai enkiremore arashu niata oltungani nkishu tolchamba lino na keretisho amu ore taata anaa nkishu naijo kuna, tenijo oltungani aata nkishu naijo kuna na itii dukuya oleng, amu ore nai nkishu naijo kuna na ekipuo aret tombaa kumol amu ore teniata nkishu naijo kuna na iata ntokitin kumok oleng amu ore nabo na iata kule na ore taa nona ale na indim oltungani atelepo inakiteng ino niwok nona aale, ore si aitoki indim atalepo nimpangie nonaalebaya osokoni na ilo amiru ropiyani kumok oleng amu keetae biashara ekule tolosho le kenya letaata tesapuk, ore si taata na tenireu enkiteng osokoni nilo amir na ilobamiru ropiyani kumok oleng, ore si aitoki na ore nkishu naijo kuna na ekintaki toi iyie oltungani olchala ore ilo shala indim ashomo atubukuko tenituuno naji ndakin tolchamba na indimbake atipika ilobshala na keyau na fertiliser sidai oleng

Ore taata esiai e graphic design, naa esiai sidai oleng teninteru oltung`ani amu ore taata graphics naa entoki naa ketumoyu te poki rishata. Amu ore taata enaa tena rishata naa ekiata enkisuma e digital. Ore taata ena kisuma naa enkisuma naloito aaret iltung`anak oleng too im`baa e teknoloji. Amu ore nabo e kuna baa naa enaijo taata enaa ena e graphic designs. Naa ore taata to losho naa em`bae ena naibung`itai oleng amu ore taa iltung`anak le graphic design naa ketumito esiai te poki kata , amu ore naa ena naa esiai oo nkaik inonok naa in`dim naa oltung`ani ataasa te rishata dorrop. Niaku ore taata ena naa entoki nailepunyieki to losho amu em`bae nayaita iltung`anak dukuya.

Orev taata enasiai, enabae nidolita tenewueji na ore teniyieu niyiolou oltungani, ore taata eunoto orkiek na esiai akeyieu nayieu niyolou oltungani arashu nibungu oltungani amu keaku nye tenkang ino indim atuunoki keon irkiek neaku ore nai ena na esiai niyieu nimbung oltungani oleng na ore mbaa niyieu nimbung oltungani peitumoki atuuno olchani loijeele na kenare ake niata enteit niata empuya naijo ena pitumoki atushumie enterit ata iti ipik olchani paitumoki na atipika enaduo peku, oladuo shani lino petumoki atibulu eton nabitu ilo aun, ore na teneidip atubulu ana tenebau erishata ana nai ele naigeru ake enaardasi akiti pemeinyal enterit ningeru ake aketi nitut engumoto sapuk arashu enkiti gumoto akeyie naitoshea eleshani nitumoki n atipika olchani enkop.

Ore taata eoshoto ompishai naa kelo aret nkera oleng' arashu kelo ailepunyie eng'eno oonkera amu ore taata kuna pishai naa entoki dii naa kitodulo embaye nagira aasa duo telulung'ata naa amu keeku ore ina pisha naa kelo aitodolu ntaokitin naapaasha arashu kelo aitodol enaduo kerai entoki naa nagira aasa tina pisha keon naa ketumoki atodua pooki toki, neeku ore taata ena naa embaye nalo ailepunyie eng'eno oonkera naa kelo aret kuna kera oleng'.

Ore taata te losho le Kenya arashu te losho lang, naa kegirai taata ailepunye ena siai e teknoloji oleng amu ore taata ana to nkangitie, naa keatae ake nkangitei naata internet, ore taata eata kuna aing'itie internet naa ketumoki naa inakatai aatereu ena siai e teknoloji dukuya, neilepunyeki sii, nenotoki ntokitin naijo nkompitani laptops taata too nkang'itie, inyang'u oltungani laptop lino naa indim ake aawa eweji niindim aawa, nenotoki sii simuii anaa simui naijo ne ntaach, ore taata nena simuii naa ore tenieta oltungani naindim ninye ashomo dukuya amu keaku itumoki atoduaa pooki toki, ararshu iindim dei ninye ataasa siaitin inonok eimu naa enkoitoi ee dijito, naa ore taata inia naa keilepunye taata ina teknoloji oleng te losho le kenya

Ore taata enaidim ena ministry arashu enoshiake ministry naatae naitasheki inkuapi eboo naa ore taata naidim ataasa naa peyie etumoki ailepunyie taata arashu esiana oltung'anak loidim oshi ashom inkuapi eboo anoto naa siatin nelepunyie taata percentage arashu esiana kiti oltung'anak pitoki ailep peyie etumoki naa taata iltung'anak anoto isiatin tonkuapi eboo naa keeku inakata kilepunyieki arashu kilepieki ninye mai maendeleo oltung'anak ianaake.

Ore taata tolosho le Kenya, naa ore eetae opposition ,na kelo aiteru telde aarri, nore taata enasiai e opposition tolosho le Kenya, na kepuoi ailepunye oleng amu ore taata nibelekenye opposition aaku ai, netaa si keetae taata lakeshak kumok lolarikok lolorikan opaasha, nore taata etiu nejia, na kelo enasiai e opposition ailepu oleng tolosho le Kenya. Ore etiu nejia, ore taata enasiai e opposition naa nchamai napaasha napuo arrumoro, naa peyiolouni naa ajo kaa nalo alo duo aku alalaku, alo dukuya.

Ore taata masaa naasomoki aponaa peyie etumokini aileounye ena nkisuma edigitol too indarasani, neshomoitoki aayakikisha aajo eishooiye sirkali kuna nkopyutani naa aitamanaa too sukuulini aishooyo te pesheu peyie etumoki naa eilepunye ena siai e technology. Ore sii aitoki taata netipikaki taata ntokitin naijo noo internet. naa ore kuna noo internet naijo no wifi naa kepo ailepunye arashu kepuo aisho kuna kera naa ejing' naa online naa ketumoki aatodol aanoto imbukui napaasha, naa ketumoki sii kuna kera aisumata too wejitin napasha, anaa taata tenetii enkerai aang' neata nkomputa enye naa ketumoki ake ana kerai aisumai te rishata naa naba ana natumoki amu keatai naa taata ana egirai ailepunye esiai e technology, ore sii aitoki, ore taata kuna kera naa ketumoki ataas siatin enye te siekunoto amuu keaku teneeta enkerai nkomputa ino naa ing'er ake esiai ino aitobiraki, aa te siekunoto naa, te ereteto oo kuna mashinini.

Ore taata eninko oltung'ani peyie intai iropiyiani te mpesa arashu te airtel te agent naa ilo ake agent naa ore ena agent nishomo era ene safaricom arashu era ene airtel naa keeta entoki naji agent number naa ore taata kuna ampa tenilo apik naa ilo ake mpesa ore piilo mpesa nilo tanaa iyieu nintai iropiyiani ae withdraw nailo ake withdraw ore tenilo withdraw nilo from agent ore tenilo from agent naa ekiyau taata ewoji nilo apik kuna agent number naishoru naa olduka ore tenilo apik kuna agent number naa keetae taata enkae toki naji store number ore ena store number naa kishoruno ake sininye tinewoji kepi ketii ake olopeny lena agent naa nishomo aitainyie iropiyiani ore tenipik ina store number nikiyaki naa ewoji esiana oropiyiani niloito aitayu ore tenikiyaki esiana oropiyiani niloito aitai nilo naa apik pin ino ore teinewoji nintoki apik nipik okay nepuku taa inakata iropiyiani ninchooyo inamba inonok enkipande.

Ore taata eduata ai eimu sipika le Parliament naa tena siai tekitoduaroto naa ore taata te duata ai naa kaidim atejo mpaka naa nikidol ena matokeo enye amu ore taata tolosho le kenya neekinyamal te siai oo larikok neaku ore naaji te duata ai na etoki ina nemaidim tenakata atolimu amu mayiolo naa ajo kainyioo naidim ashomo dukuya neaku ore enduata ai naa peekianyu peeliki iyiok ajo kainyioo naa ena naloito aitaduaya.